Mokuongo wan gi Kenya Aids Responce program mayudore nyalenda Kisumu, mar ariyo wan gi Women fighting Aids in Kenya yudore Bumala e Busia. Mar adek wan gi National Syndemic Disease Control Council yudore e boma ma Kisumu e apaya ma Kibos. Mar angwen wan gi communiy fighting against GBV and HIV Aids mayudore e boma ma kisumu komenyre gi KMTC ma Kisumu. Mar abich wan gi Global Health network mayudore e boma ma Kakamega